Ndawa cia andũ arĩa marĩ na mawathe, nĩcitwaragwo thibitarĩ-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nao, nĩguo magaciona ho. Ningĩ ndawa icio cia andũ arĩa matarĩ na mawathe, citikoragwo na, kana cikoragwo ci cia bure, matiĩtagio mbeca o ciothe nĩgetha andũ oothe magakorwo nĩmaramũkĩra mbeca icio mũndũ ndakage kwamũkĩra mbeca icio, mũndũ ndakage kwamũkĩra ndawa icio nĩ kwaga mbeca. Ningĩ ũndũ ũngĩ, harĩ ũteithio wa kĩmbeca mamũkagĩra o mweri o mweri, wa kũmahotithia kũmenya kana ona okorwo nĩaragĩra ndawa hanenanene hanini, ndakanage kũgĩra tondũ ena tũbeca tũnini twa mũhuko tũrĩa angĩrĩha ona okorwo nĩ ngari.